Ihumo cia maĩ magũitĩrĩria mĩgũnda nĩ ta njũĩ ,riia kaingĩ ikoragwo ĩtaranina maĩ hĩndĩ ciothe igakoragwo na maĩ ona kũndũ kũnge nĩ mahũthagĩra maĩ ma kwenja marĩma maria makoragwo menjetwo, ona ningĩ no ũhũthĩre maĩ ma mĩberethi maria makoragwo mekĩrĩtwo mĩciĩ-inĩ ona kana andũ amwe makeenjira ndemu ciao.

Mĩthemba ĩtiganĩte ya ũitĩrĩria wa maaĩ nĩ ta gũtũmĩra miberethi ya kwara thĩ ĩrĩa ĩkoragwo yarĩtwo thĩ mĩgũnda-inĩ kũrĩa mĩmera ĩhandĩtwo ĩgathiĩ ĩgĩitagĩrĩria o mũmera o mũmera. Ningĩ nĩ kũrĩ mĩbaibũ ĩngĩ ĩrĩa ĩtagwo mĩbaibũ ya ĩgũru, ĩrĩa maaĩ mahingũragĩrwo, ĩkahũra maaĩ makauma na ĩgũrũ magaitĩrĩria mĩmera. Ona ningĩ mũthemba ũngĩ wa ũitĩrĩria wa maaĩ, nĩ kũrĩa mũrĩmi athĩaga o ĩrima o ĩrima agĩitagĩrĩria maaĩ na kĩndũ ta ndoo, na ningĩ nĩ kũrĩ mĩthemba ĩngĩ irĩa ĩkoragwo nĩ ya gũitĩrĩria maaĩ ũgekĩra cuba harĩa mũmera ũhandĩtwo nagũo ũgathĩe ũgĩitagĩrĩrio ona itata itata. Mĩthemba ĩyo yothe no ĩkorwo ĩrĩ mĩega na ĩteithagia ũhũthĩri mwega wa maaĩ.